Koroi ko tangit nekibaishen kekonoren bek en bik ab kokwet ,netai kokegonoren bek sikobit kotaret bik chechang ,netai kikotaret bik en baishet chebo bek yamatinye bek Nebo aeng toreti bik en bek cheboishen en ibaronik chwak AK kobaishen en koune gei ,kotililegei AK baishet aketugul

Tuguk cheimilebik en imbar in ko kawek chekakimin en imbar kwenet kawek ichu kakimin en bandek kwenet ako kawek chuton kemache korurio ,bandek kimache kemin AK tuguk cheure sikobit korurio komie